Ũyũ nĩ mũmbũnge etagwo Oscar Sudi, akoragwo e mũmbũnge arũgamĩrĩ-ire gĩcigoi-nĩ kĩmwe mwena wa Uasin Gishu. Ndiraririkana ũrĩa gĩtagwo no nĩ mũmbunge, ngũĩciria nĩmahiu make ararora, nĩmo arathũrima akihatagĩra, akíonagia arũti ake a wĩra ũrĩa megwĩka. Nĩ mũmbũnge ũkoragwo waragia muno mũingĩinĩ no kũrĩa mbũnge gũtĩrĩ ũndũ aũgaga, na gũtũĩkaga ti mũthomu.

Rita riakwa rĩa mbere kũgetha mbembe, ũndũ ũcio nĩwanogirie mũno, tondũ mami wĩtũ nĩatũkuithagia mbembe nyingĩ mũno, tũkamba kwambatia mbembe kana ũkambatia mbembe na mabebe, tondũ gwĩtũ nĩ kwairĩma. Ũndũ ũcio nĩndaiguire ũmboete mũno na ngĩmena kũrĩma mũno, no thutha-inĩ nĩndacokire ngĩenda ũhoro ũyũ wa kũrĩma, no nĩndarakarĩte mũno nĩũndũ wa nginya kũrĩo nĩ rwamba, tũgunyũ tũngĩ tũkoragwo kũu mabebe-inĩ, ũkaigua ũndũ ũcio ũkũrakarĩtie mũno.

Ũkĩ nĩundeithĩtie mũno ta rĩrĩa mwana wakwa ombokete kanua nĩgwo ndĩmuheyaga na nĩũmũteithagia mũno ona rĩrĩa homa ĩmũikarĩire. Onanĩ to rĩũ ndinyuaga cukari nĩnjĩkĩraga kaũkĩ cai-inĩ kpgũo ũkĩ nĩundeithagia mũno no hakinya nĩkũũgetha nĩĩ ndĩhotaga kũũgetha to nĩndĩtigarĩte njũkĩ mũno, tondũ rũbua rwa njũki nĩĩ rũngĩnyĩngĩra nĩkũimbanyĩmbagia.